Ũhingũraga harĩa ha kũrĩhĩra igoti, ũkahingũra harĩa wĩtĩtio namba ya kũrĩhĩra igoti, na namba ya kĩbandĩ. Ũgacoka, ũgekĩra namba yake ya kĩbandĩ, na ũgacoka ũkahingũra harĩa ha kũrĩhĩra ha mũndũ ũtarĩhagwo, ũtarĩhaga igoti. Ũkaihũria, ha mwaka ũrĩa mũhĩtũku, kwa mũhiano, mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na inya. Ũgacoka ũkaiga nĩguo. Ũgacoka ĩgetĩkĩra. Ũgathiĩ na mbere, ũkarutithia rĩthiti, ya kuonania atĩ nĩ warĩkia kũihũria.

Mabataraga marũa ma gũteithĩrĩria indo icio cionekane nĩ njega, na nĩ ikinyanĩirie ikĩro igĩthiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, na marũa ma mwene ma kũrĩha igoti, na kĩhumo gĩake. Magacoka, magathiĩ makonania atĩ gĩthimi kĩa indo irĩa aratwara nanja, nĩ gĩkinyanĩirie ikĩro. Nginya we mwenyewe, nĩ mũhe marũa, na makahetũkio atĩ, indo irĩa we aratwara mabũrũri ma nanja, nĩ njega, na nĩ ciagĩrĩire.

Nĩ ruo kĩhumo kĩa njũĩ. Rũtwaraga maĩ ma rwo, rumĩte mwena wa kĩrĩma-inĩ kĩa Aberdare rwerekeire mwena wa ithũĩro wa riũa wa Nyeri, rũgatuĩkania kĩrĩma gĩa Kenya. Na nĩ ruo rũĩ rũrĩa rũnene rwĩna ndamu nyingĩ. Rũgacoka rũgaitĩrĩra maĩ ma ruo iria-inĩ rĩrĩa rĩnene rĩa kĩindiana.

Mbere nene nĩ gũthambia mũciĩ waku, ũkaũhatĩra, ũgacoka ũgathiĩ ũgacina gĩko kĩu. Maĩ marĩa wathambia namo indo, ũgathi ũkamaita kũrĩa kwagĩrĩrĩire. No ndũkanamaite handũ atĩ mekũrũgama hau. Tondũ maĩ marĩa mangĩikara marũgamĩte, nĩ marehaga tuindo ta rwagĩ, na nĩ tuo tũrehaga ũgwati wa mĩrimu. Na kĩo gĩko wona warega gũgĩcina, ngi nĩ cigũthiĩ ciũmbĩrĩre hau, cigoka, cigatamba irio irĩa mũrarĩa, na mũkagĩa na mĩrimũ. Ũguo nĩ twagĩrĩire kwĩmenyerera, na nĩgetha ma gwĩthema na mogwati marĩa mangĩrehwo nĩ gĩko, ona mĩrimũ nĩ ũndũ wa gũtũrehera mĩrimũ thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ.

Kumatarĩria ũhoro wa ũigĩ gwaka kĩugo kĩa ngũkũ ũrĩa kĩagĩrĩire gwĩka, kiũgo kĩa ngũkũ kĩagĩrĩirwo gwakwa gĩtarĩ gĩkirimanie, gĩtigĩtwe mĩanya ya kũrehe rĩera na ndakaige ngũkũ nyingĩ kũringana na ũrĩa na wariĩ kana ũigana wa kiũgo gĩake, njoke ndĩmwĩre ngũkũ iheagwo irio itiganĩte angĩkorwo nĩ ngũkũ cia nyama na ccia matumbĩ itiheagwo irio ihanaine, njoke ndĩmwĩre maũmĩrĩra moru marĩa mokanaga na ngũkũ cingĩkorwo cinyitanĩte mũno nĩ ikuaga nĩũndũ wa ũrugarĩ cingĩheherwo mũno kiũgo nĩcirwaraga mũrimũ wa kĩhuruto ũguo amenerere mũno aige kiũgo gĩake gĩgĩtheru na kiũgo gĩtarĩ na maĩ nĩũndũ wa kũgitĩra ngũkũ ciake itigakue nĩ mĩrimũ.

Rĩrĩa ũreharĩria gwaka nyũmba ĩno ya gũkũria indo ta mboga, nyanya, hoho, ona itũngũrũ, wagĩrĩirũo gũkorwo wĩna mbito, mĩcumarĩ, nyundo iratathi rĩũmũ, ibuba rĩa kũiga maĩ, mĩbaibũ na tũmĩberethi twa gũitĩrĩria mĩmera yaku maĩ. Ũcoke ũkorwo wĩna mbombo ya gũcihũra ndawa nĩgetha irio ciaku ikũre ciĩna riri njega. Hĩndĩ ĩrĩa ũracitwara thoko, ikorwo ikinyanĩire ikĩro, itarĩ thecange nĩ tũtambi tũingĩ ona kana kũrĩo nĩ ndinoho.

Nyũmba ĩno ĩhũthĩkaga rĩrĩa arĩmi magetha irio ciao. Maciũmithia magaciga gũkũ thitoo. Na nĩgetha hĩndĩ yakinya ya gũtwara thoko, namo marori magoka makambia gũcikua magĩtwaraga thoko irĩa itiganite. Ona kaingĩ na kaingĩ nĩ itwaragwo nja wa mabũrũri, na nĩ getha arĩmi nao makona baida ĩrĩa yumanaga na magetha mao nĩũndũ wa wĩra mwega ũrĩa makoragwo marutĩte mĩgũnda-inĩ yao.

Thutha wa mĩmera gũkũra harĩa ũgũkorwo ũmĩigĩte maratathi-inĩ, mũndũ acokaga ũgathiĩ ũkamĩamũrania ĩrĩa ĩkũrĩte wega, ĩrĩa ĩna hinya, ũkamĩoya ũkamĩtwara harĩa ũharĩrĩirie ha gũkũrĩra, ũkaruta maratathi, ũkamĩhe maĩ. Nayo ĩrĩa yatigara ĩtarĩkĩtie gũkũra, ũthiaga na mbere na kũmĩhe maĩ, na nĩgetha ĩkũre wega kũringana na ũrĩa ũrenda, ũgacoka ũkoima hau, ũgathi ũkamĩtwara harĩa yagĩrĩire, na ũgathiĩ na mbere na kũmĩhe maĩ nginya ĩnyite mĩrĩ ĩnyite, na nĩgetha ĩkũre na ũrĩa we ũrenda.

Wĩna mbata ici thĩiniĩ wa mũciĩ waku ndũkoragwo ũgĩtigĩra to nĩ citeithagia na ũgitĩri, wa kumanagia na aici arĩa mokaga kũiya gwaku tondũ nĩ cimatenyeragia na nĩ cirangagĩra nyũmba .Orĩngĩ, igacoka igathiĩ mũgũnda, wona ciahuria, ikarĩa tũgunyũ tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩanganga mĩmera yaku. Kana gũcirĩa hĩndĩ ĩrĩa iraneneha kana mĩmera yaku ĩraneneha, nĩ tũthiaga kũhuria. Ona thĩini wa kũhuria kũu, ningĩ nĩ gũteithagĩrĩria gũtukania tĩri, kũũhurunja ikũũtukania na thumu ũrĩa wĩ kuo rĩrĩa cirahuria namo maumĩrĩra ma magetha maku magakorwo me mega.

Hĩndĩ ĩrĩa wagetha irio ciaku na waciga thitoo, nĩ wagĩrĩire gũthiĩ nambere na gũthomithia arĩa marooka kwĩrorera wĩra waku mwega, ũrĩa umanĩte na magetha maku. Ũkamatarĩria gacĩra karĩa nao mangĩgera nĩgetha makinye harĩa we ũkinyĩte nginya ũkona magetha maya mothe, tondũ aingĩ matikoragwo moĩ ũrĩa mũndũ angĩka kana nĩ mbegũ ĩrĩkũ agarĩire kũhanda thĩini wa mũgũnda wake nĩ getha ĩmũhe magetha mega. Kaingĩ na kaingĩ he andũ mathiaga makagũra mĩmera, mbegũ ona itikũraga kana ona itiumaga thĩ, no hĩndĩ ĩrĩa we wamatarĩria nĩ magiaga na ũmenyo wa gũthiĩ na mbere ona makahanda indo ciao. Na ũkamatarĩria ũrĩa magĩrĩirũo nĩ gwĩka ona kũharĩria mĩgũnda yao.

Kũrima mũgũnda waku wega, ũkonga ria, ũkaribariba, ũgaciga kando, ũgacioya indo twĩtaga mĩconjo, ũgaciara mĩconjo, ũgacoka ũkahanda, ũgekĩra mĩtaro yaku thumu thutha wa gũtema mĩtaro. Ũgekĩra mbegũ ciaku, ũgathika, ũgacoka oho okorwo nĩ hĩndĩ ya riũa wakorwo wĩ na ũhoti wa gũitĩrĩria mĩmera yaku maaĩ ũgacitĩrĩria nĩ getha ciume thĩ na ihenya. Indo iria tũbataranagia haha nĩ indo ta macembe, hũma kana hari na rũhiũ. Wona weka ũguo na ikũnia rĩa gũkua thumu waku ona kana hurumbarũ.

Agĩrĩire nĩ kũiga ciringi magana matano o mũthenya thutha wa gũĩkĩra nduthi yake maguta. Mbeca-inĩ icio, akeehithĩra tũbeca tũnini tũrĩa angĩhota gũcokanĩrĩria thutha wa mũico wa mweri na aĩke kĩũndũ kĩnene kĩrĩa angĩkorwo athondekete kana abangĩte, arĩ mũgũro to waaki. Agacoka akahe andũ ake irio, agathomithia ciana ciake, akagũrĩra mahiũ make irio, okorwo nĩ ng'ombe cia iria, agacigũrĩra na agacihũhĩra ndawa, nĩgetha ciĩgitĩre kuumanaga na ngũha na nĩgetha ikamũheaga iria rĩega, o na rĩkinyanĩirie ũndũ ũngĩtũma aone baida thĩinĩ wa nduthi ĩyo.

Ĩ ndanakomba mbeca ndĩhĩre ciana cukuru nyonete ta ndakinya mũico .Tondũ nĩ maingatitwo nano nginya mangĩekire kĩgerio na kĩgerio matiĩkaga mena thirĩ. Kogwo no nginya ingĩakombire na nĩ ndakinyĩte mũico tondũ ndiarĩ ona kĩ. Ũria mũndũ akoragwo na kagombe, kagũkũ ona kana kabũri ũngĩoya wendie. Na nĩ kĩo ndoire ikinya rĩa gũthiĩ kũrĩrĩra mũrata wakwa angombere mbeca hote kũrĩhĩra ciana cukuru na nĩ getha matigatigwo na thutha nĩ arĩa mathomaga nao.

Maragia ũhoro wĩgiĩ ũtheru, mũno makĩria kuiga ũtheru thiinĩ wa mathibitarĩ, kũhingũraga mĩrango, matirica, na nĩgetha gũgakorwo na rĩera rĩtheru kũu. Magacoka o ho okorwo kwĩna arũaru makomete mathibitarĩ-ini makamacenjeria nguo iria maratũmĩra marakomera nao mandagĩtarĩ magekĩra nguo iria ciagĩrĩire cia kũmagitĩra ona o kũgwatio mĩrimũ ni arũaru arĩa maramathondeka. Magacoka o ho magathiĩ na mbere na gũthomithania ũhoro wa gũikara matariganĩtie, kana makuhanĩrĩirie ni ũndũ wa kũgwatania mĩrimũ.

Andũ meharĩrie, tondũ mbura ĩĩ hakuhĩ kũringa, mahande indo irĩa mekũbatara thĩiniĩ wa mĩgũnda yao ta mbegũ, macembe makorwo meharĩiri. Mbura ĩkiuga nĩ yure makorwo makĩhanda mĩgũnda yao. Macoke oho, nĩ gũgũkorwo na na mĩihũro ya njũĩ, ũgũo andũ makerwo wega atĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mũihũro, mamenyerera kũgera, kũringagĩra rũĩ, harĩa hatarĩ na mĩgogo. Magĩrĩire kũringĩra harĩa hena mũgogo, nĩgetha matigakuo nĩ maĩ mau, to no marehe hathara nene thĩiniĩ ya matũũra ona mĩtũrĩre-inĩ ya andũ.